Yan kawa parak maat eng kaa amuche asip oratinwek cheu chu amuche arek swetait niton kotoreti kopos maat en porto niton kora kotoreton kora kopit komatitalupchan amun yikaireku swetait kopose maat akotoreti eng koristo kuchut Porto ikere ile wendi ng'weny mat nepo oeng amuche ayat mulango amun mulango koiyonji koristo kuchut konyo kot igere ile yokakonyo kot koristo kopose maat nikamiten en Porto anan pose mat nikamiten agot koyoton niton kotoreti kot mising kora kopos maat anan kowo ng'weny mat eng kot nepo angwan amuche ayat dirishoishek ak milangoishek amuche kora anam fanit eng kot amuchi aal kiit ne fanit ne noton kotoreti koip koristo nekaitit kot mising konyo kot niton kotoreti kopos maat nekamiten kot.